En njiriot olekitildo koyoche ketil metil metit ak kewirta ak keeny kisto abutanik en oritab njiriot, yoon kaieny ak iste abutanik chechiket chemiten oriit inam ikerer koyob oeng'u amatikerer itar tuul ibeshe ikerere ak iyat ak ichwerchwer oriit komong lainishek ak itumchi chumbik ak inde maa ak ibeel njiriot ko koinde chumbik ak ibeel amokibele soiti ibeele kitiok kotor iker ilee oini korur isutu, mokibele kotor kochurut en maa, kibele yoon koiker ilee kokorur isutu njiriot ak iam, ak ko olekiomndo njiriondoni komokiome ketore, miten kowek kichuchuni miten kowek cherute biik chetinye njiriot nenotet yoon keam komekuye olekiomndo koimuch korutin ndab miten kowek chotet chetenden chemii en njiriot, elekiomndo iome kitiok kouon ichuchuni.

Kiit neaaae asikotesak sipilatisheet koyache aparastaanan asir ale mechi sipitalit kimaste neke lee amun sipitalisheek chemi emet ap kenya ko tee che kile amun imuuch koib meosheek chechang ako imuchii konget chito ak komee ako yachee kebarsta eng soet ak alee yachee kochanga sipitalisheek ak koyachee konyor kanyaiseii nwaa ne kararan

Chaang karik chemiten eng emet ap kenyaa chekonoree rapisheek karii chutok kouu che kilee equity ,world bank ak alak chechang karii chutok ko kikosich kelchiin kotar icheget makichoreen rapisheek komitei eng simosheek kwaak kikonyor chikilisheet ko piik chekonori rapisheeek eng yutok ko kikonyorchigeeii kelchiin eng kariik kwaak

Kikikoch lakochuk ak mochokorok chuk kerichek che kikirindoenak kikiyokto anan olekisirto ko kikipendote en korikbik chotet ala konyok choton chebo tililindoasikosirat bik lakok chebo kokwotuwek asikosir icheget kerichek choton che kikirindoen asilonyorchikei chamet nebo bortanyan akomuch kobur icheget en tililindone kararan ko kakisir en komosto notet nebo tililindo asikonyorchijei icheget konyoiset agetukul yan kabit kerichek ala yan kabit kaimutik alaktukul che imuch kinya icheget yan kakisir asikonyorchikei konyoiset yan kakisir kerichek che kikirindoen.

Koriik chekiparastaeen lokoweek eng kenya koterter miteen chechaang neaa koo eng kipsigisyeek komiten chamngei kitwek ak alak chechang miten nekekureen kutit fm ak alak chechang nenaat misssing eng kalenjin ko kass fm chamgei ak taach fm ikatai logoyweek chenyalunatiin ako karareen missing amun kasee chitugul ak kopa imandaa

Kaimutiik chetinye mindaap koronaa ak komuchii konenet chito ak kolalat miandap korona ko miandaa nekoroom missing miten kakwautiik cheterter chekikindee asikekirindaee asikichuch mianitet asimemuch konam chito asimanenet amun kakikachichananeet

Kiit netaritee platform nepo portaa nenyyun anan konepo chitoo nepo sireet ap kee nepo kirindap keee nepo miandap covid 19eng kenyaa kotaritii piik chemiteen eng emet ap kenyaa kochotok imuch konyorchigeii ichegei sireet ap kee nepo kirindaap miandaap covid 19 imuuch kiparastaa kelee magaat kerut chitugul asiketer manam piik chechaang eng kokweet poisheet nitok nepo kiparasta kokararan amun imuchii konyorchigeii chito

Panganutik chepo sipitalisheekchepo piik chemakararan metoeek komagat ketech sipitalisheek chechang ak ketegat koriik chepo pichutook chepo pichutook ak kindee kericheek ak kindee kanetik konet piik chechaang amunee sikomii miandap pichuu

Poisheet neipee kirwagik en emet ap kenyaa kokaitai icheget tuguk chekararan ak kopar oratunweek chekararn eng emet ap kenyaa imuchii ketar kirwagutik chepo chito chorseet ap rapinik ko imuch kepaa emet ap kenyaa kirwagutik alak kouu pareet ap piik akalak chechang

Chaaang chamaisheek chepo polatet eng kenyaaa chamaisheek cheeecheen eng kenyaa kocheuuu UDA notok ko chamaiit neindochin kandoindeet notok kekuree Arap Ruto eng ODM kopolndoos ak koleen maae poishonik serikalit ap UDA ko ngunii icheget komeche kongeem serikalliit

Komasweek chetononchiin roptaeet ap sanitari pads ko kimastaa ap tililindaap chei kachin ichegeet piik anan kokachii piik chepo emet ap kenyaa anan ko lagook ak tipiik eng emet ap kenyaa anan ko lagook chekioiit kenyinyeesheek ap taman ak sisit nitok koimuch koiip asenet ak kopaa karatiik eng kimastaa ap unyitiik nitok kikomuch serikaliitnkotononchii nkimasatak

Oletarititai taai alisheet ap injireenik konitok komuchii ialdee injirenik ak komuch koeek amitwagik anan ialde sinyoruu rapisheeek ak koimuch ial amitwagik cheterter

Miteen paeet ap injirenik eng kokweenyuun nekikaitaaii ako ingeen piik konaii kanetisheet ap injirenik magat komiten peeek chebo paeet ap iniryot ako mitei amitwagik ap injirenik chekikaitati cheaee njireniik koechikituu eng chakchineeet ak kosup kee ak paeet ap inirenik

Dedan kimati ko sugulit nemitei barak ak achamee kosomanee lagook amun pa paraak ak koipee kakwautiik chepo parak missing ak kikindee sieet tuguuk tugul cheachee laweet ak komagat konyorchigeii kelnjiin kararan suguli nii amun kikonyorchigee lagook poishonik

Yekas ak kopa wangari mathai inendeet kokichamee eng tononeet ap ketik enfnemet ap kenya asikotareet itondap emet kokararin ak komuch kopit roptaa asikonyorchigeii piik rapisheeek cheimuchii kopaisheen eng koot ako kikenjii oiik eng kenya kokol ketik

Tulweet notet nepo kenyaa nitet kotoma aiiit tulwanitet nepo kenyaaa agere ak akasee kityooo eng simeeit anan kokitabusheek akase kityo mitein tulwet neoo neaa nekanam kibungweret ak kooo missing ak kokanyii ketik ako tulwet neikaitaii tuguk chechang amun konyo chito nikoker tulwaznitok kelenjin konyo nikolipan rapisheek

Kipsomaninik che ko graduateni en sukulishek chebo barak ko kararan mising' ak ko kiit nechamat en kipsomaninik che ka graduateni ko notet konyorchike inendet chepkulet neimuch kosomen inendet kasit akobo somanet alaan kosit nekosomonji inendet, taban nebo nitet kotinye kokwet chomchinet ak ko boiboi icheket ak kobo graduetenet nebo lakwet en sukul ne ka gradueten sikonyorchike icheket chepkulet alaan konyorchike icheket chito neimuch kotoret icheket en sukul nitet ko kararan en biikab kokwet ndamun icheket ko chekitoreti lakwet konyorchike somanet kolibonchin rabinik chebo sukul asikosoman inendet kokilchike kotaa konyor chepkulet notet neimuch kosomen inendet kasiit ak konyorchike ak kotoret biikab kokwet kouu olee kikokitoretito ak inee konyorchike somanet nebo barakiat ak yoon kakogradueten koyoche kobwat inendet olekibun.

Amitwogik che kararan che konu walutik che kararan en rutunet nepo Kambaro en ko amitwogiik che u chotet, injirenik che mengechen che eng' kainet kekuren chelelmo. Injirenik chutet keipchin kambaro che miten en ainet asi koam icheget. Ak keipchin morik asi koam asikopit walutiet ne kararan korut njiryot notet ne kekure kambare koet asikonyorchinengei kelchin piik chotet che pae njirenik ak kampunishek chepo njirenik konyor icheget rapinik che imuch koparaiten walutik ala koparaiten paet ap njirenik en aninoshekwak ak konyorchigei icheget chepkondok che imuch kopaishen en kowal koinywanet kosich amitwogik che ame lagokwak ak konyor icheget kelchin nepo paet ap njirenik chik nepo ko tugul.

En kobwotutikyuk otinye makeet netakiba Uhuru Park nemiten en Nairobi ne notet ko elekisweitoen kekere tiong'ik cheterter, nitet ko imuch kwoo chito neoo, lokok ak chitukul ndamun nitet ko chamndaat koityi chitukul kobaa kobakosotat en yutet kobokokerchike icheket itondo nebo emet ak baetab tiong'ik chemiten en county initet nibo Nairobi, nitet ko kikokochi kelchin county nebo Nairobi ak kokochi biik chebo emeet kelchin konyorchike icheket kiit nemoche en county nitet nibo Nairobi nimiten olekesweitoen, nitet ko kararan mising en county nebo Nairobi kochomchi look ak biik che echen kobwa yutet asikosweita.

Kiit ne okere yoon oleweni koleetab njirenik ko okere korong olee njirenik ochon che omokyinike asiabai ak ko unee itondo nebo emet en baetab njirenik cheomoe abai anendet en konyunet alaa en oinenyun, yoche olewenchike njirenik cheomokyinike ak olewen olee unee oloboen otinye oinet miten beek chemuch abaen njirenik ak amitwokik chebo njirenik cheimuch komuktewan kosobcho njirenik kot koechekitun ak aalde asionyorchineng'e kelchin nebo njirenik chotet che kabaai en oinenyun asich rabinik asabaraiten koleet notet nekiboe njirenik en oinosiek chuk ak onyorchike njirenik chechang cheimuch aalda ak onyirchike chepkondok cheimuch oboishen en konyunet atoreten family nenyunet alaan matot anyoru lewenet notet nekaran.

Uhuru Kenyatta ko ki kandoindet nebo emet nekindojin emet ab Kenya komugul ago inendet ko kitinye boisionik chekiterter chekiyoe inendet en kasartanyin boisionik chutet ko cheu tekset ab barabaraisiek taonisiek sugulisiek ak stimok en emet ab Kenya ak rapinik chotet chekipesendo chemiten ematunwek kap sang chekiib inendet asigotoreten teksosiek en emet ab Kenya miten teksosiek cheterter alak kou chekiteche kiwanjosiek chekipiren mpiret chekirwoen ak kiwanjosiek chebo indekeisiek agotegat mbaronok anan osnosiek chotet cheimuch biik chebo emet ab sang konyokoger tiongik chemiten en emet ab Kenya kiit ne kiisuldaen soiti sirkalitab Kenyatta anan Uhuru Kenyatta en kasartanyin ko notet nebo sugulisiek nekiwal inendet somanet nekibo keny koek nebo inguni notet nebo cbc somanet nekararan neibchin lakok ak kipsomaninik tugul en Kenya

Mianwogik chotet che imuch kopar njirenik chemi ainet che kakipai ko minada notet ne ipu peek. Ko imuchi komitei tiang'ik che ame njirenik che u chotet chepsireroshek, alan chepapapaishek che imuch kopwa ainet asikoweinjirenik che mengech ko much koleta icheget mianwagik che imuch koitui kopar njireni che miten ainet. Tumchinet ap kerichek che imuch koter korista notet ne ipuse njiryot en ainet ko nitet ko much koip meet ap njiryot en ainet. Ndap yan kaketumchi kerichek chotet che tere kapuset ap njiryot en ainet ko mamiten ole takopusei injiryot ako mami ole tertai gei, ole mang'undai en aino adikopus inendet. Nitet koitchin kome njiryot ne kepai en aineng'ung'.

Taonitab Embu ko taonishek che akeng'e en taonishek chemiten en emetab Kenya chekororon cheikochi biik mokutikwak chebo koyai kiit nemokying'e chito nekararan en sobenyin, en county initet nibo Embu koimuch inyorchike chito paspot notet neng'ung'et nekonin chomchinet irutechi komoswek cheterter en emetab kenya ak emotinwekab sang, yutet ko inyeitilen chito paspot neng'unget nebo iwee emet akee ibeiyai kasit akee isoman alaa irutechi ibeiswete en yotet nitet ko kararan en Embu kokoito alaa kochomchi biik chebo emetab kenya konyorchike icheket paspot asikoba icheket emotinwek chebo sang konyorchike kasisiek ak somanosiek asikonyorchike icheket kelchin en sobenywan nebo kila ak kila, nitet ko county nekararan ak kenyorunen kelchin nekaran biik chebo emetab kenya ak county nitet nibo Embu.

Teksetab jubilee konaat en emetab Kenya mising' ndamun kikoyai tukuk chebokomonut kou teketab sukulishek barabaroshek ak kosuldaen kasisiek chotet chemokying'e biikab kokwet kouu kokoito basarishek chebo lokok chebo sukul, kotech kilasisiek ak kwoolchi lokok kiwanjoshek chechesonen icheket, kotech korik chotet chebo serikali en taonishek chemiten en emetab Kenya, nitet ko boishet nekararan nekiib jubilee en emetab Kenya, nekararan mising' ko notet nebo sukul nekiimuch koyai kasit nekararan akobo lokok chemmiten sukul nekisuldaen soiti konotet kitekyi lokok sukulishek ak kosir mwalimuek cheinete icheket ak koib somanet notet nebo ing'uni ak kosto nekibo olikinye, nitet kosomanet nenyorching'e lakwet kelchin en somanenyin notet nebo kasari nemou somanet notet nekisirtoi.

Oletoretito sokat ng'alekab strike en Kenya ko notet en sokat komomiten musmuset alaa koimutik alak tukul cheimuch koib somanet niton nibo sokat kot koityi mwalimuek kole kaba strike, kiib serikali kokwoutik chekimen asikisuldaen en somanet notet nebo sokat kou kitech kilasishek cheyomotin chesomonen kipsomaninik, kitabushek ak ngecherok ak kokon rabinik chotet chekikinde sokat asikosomanen kkipsomaninik chesomoni en sukulishek cheterter chebo emet nebo Kenya, nitet komuktechin kipsomaninik sikik konyorchike lakwet somanet nekararan ak konyor icheket kelchin en somanenywan komabit ng'alalet notet nebo strike en emetab Kenya ndab nyorching'e mwalimuek melekwekwak chemii en oreet alaa chotet chemokying'e en oreet nekararan.

Banganetab kapchii en kokwet komoche yoon kimenye biik chotet chetutukin kosir yoon menye biik chetukul, nitet ko karan yoon miten kiit nemoche chito koimuch iyai ndab otutukin kou boishonik cheterter cheimuch kisuldaen en kokwet komoche biik chetutukin asikoyai aketukul komostanyin kosir yoon biik chetukulet ko imuch kobit konyonyet en biik ndab biik chemiten kochang' kosir olekiyoe, nitet ko kararan yoon menye biik en kokwet chetutukin kouu en koot kobitu banganet noton neimuch kebang'an kiit nekimoche keyai asikosulda kasinotet, kouu temishet alaa tekset notet neimuch keteche koot komiten elekebong'ndo, imuch kot ko kotemishet kenome lokok ak kebangan icheket alaa ak kepchechi icheket eleimuch kotem.

Ng'alaletab mwaetaetab robta en redio en kokwenyun ko notet nekiboishen biik chechang' redioishek alaan en kokwenyun kobiik chechang koboishen redioishek redioishek kokose icheket kemwoito akobo robta, nitet ko kararan mising' keboishen redio asikose lokoiwek cherterter cheimuch koibu radioishek cheterter en kokwet, ng'alekab robta koimuch kibarasta en redio alaan komiten kasarta alaa sait nekebong'oni keng'ala akobo robta, nitet kosuldoen biik chotet chemiten en redio ak biik chemii kokwotinwek cheterter kobir icheket ak komwoito kiit neu robta en kokwenyin alaa toos miten tokunet notet neimuch korobon, yoon miten robta nemakat konyo alaa robta neimuch koet en kokwotinwek koimuch kibarasta en redio kelee biik chemenye ak elerubeke ak kererushek kostokee amun kot korobon robta neoo imuch kong'em robta notet neetu en kokwet meng'otetab biik chemenye olebo kererushek.

Olekertoi pcheetab malik en murenik ak kwonyik ko nitet kwonyk ak murenik ko tereter ak kotinye icheket tetutik ak bong'onutik cheterter en metoekwak, kwonyik kotinye metoekwak ter ak murenik kotinye tetutikwak ter che isuldoen kasisiek cheterter ak kwonyik kosuldoen ak ichek kasisiek cheterter chemakerke ak chebo murenik, kii en olikinye ko kitam kobendi tuum ak murenik kokibendi tuum lakini en inguni murenik icheken tuum komokobendi chotet che tibik kotieng'e tetutik ak tukuk chekokeib inguni notet nemokobendi tibiik tumndo, chemurenik alaa chengetik icheken chebendi tumndo, pcheetab malik koter en murenik ak kwanyik, kwonyik kepchechin tukukwak koterit murenik kepchechin akichek kouu en kapchi murenik kepchechin mbaronok icheket ko kerkeitun ko kwonyik ko mokipchechin imuch kikochi tukuk cheu tukaa alaan ko nekoo icheket ak ko mokikochin tukul, kikochin akenge ak yei notet ko imuch kopchei tukul kotakonyorchike aketukul artet alaa ko teta.

Amitwokik chotet che kichengyin njirenik asikotesak rurutikwak ko chotet cheu morik, kimoik ak njirenik, kanyitonik chemiten beek asikonyorchike njiriot kwaam ak koet asikenyorchineng'e kelchin biik chotet cheboe njirenik ak chotet chenyo kwole njirenik asibakwalda en ndonyoishek alaa en kokwotinwek, amitwokik chotet chenootin chekiboen njirenik mising ko chotet cheuu morik, kanyitonik ak nchirenik chemeng'echen chotet chekikuren chelelmo chekiboishenn keboen njirenik che echen asikowalak ak koechkitun njirenik ak kotesak en oinet, nitet komuktechin biik chotet cheboe njirenik konyorchike chepkondok icheket yoon kabai njirenik akobit rurutik alaan kochang'a nchirenik en oinet cheimuch kocher ak ibakwalda inendet asikonyorchike inendet chepkondok kobaraiten yaet alaan tekset nebo oinosiek alak asikoboen njirenikyik.

Kiit neoboishen anaken kiakik kerichek kobun kutit ko sirinjit notet nebo mbiret ak notet nebo chumoyot alaan komiten chuboit notet nebo kiolen kerichek nemiten en tukoshek notet nekoi nekioldoen silingishek konom ak kioldoen akee bokol, nitet ko imuch aboishen anaken kiakik kerichek kobun kutit yoon okore icheket chebo makarkarek, yoon imoche chito inake chito kerichek chotet chebo makarkarek kobun kutit ko imuch iboishen sirinjit notet nebo chumoyot ndamun ndiboishen notet nebo plastik koimuch kosusu teta sirinjinotet, ko kararan nebo chumoyot ng'osus komomutokse akoo nitet kotinye koroito nekoi ne yoon ikochini teta komaimuch koweek kerichek chotet chekekochi, nitet ko kararan en ribet nebo kiakik yoon kiribe ak kikoren en kila ak kila asikoechekitun tukaa ak konyor borwek chotet chekororon.

Koborunet notet nebo ting'oyot ko kabuset neo, laleet en borto, laleet ak chorirnotet netinye chiton, nitet koboru kole tinye chito tiong'oyot notet neimuch kokoib koristo alaan koib kotitindo nemiten en emet, elee kiit neibu mising ting'oyot en emet ko kabuset alaan koristo nemii en emet ak itondab emet elekoburto, yoon chang taburburik en emet cherwote koimuch koleta miondo notet nebo ting'oek nitet koimuch kekirinda yoon kakiboishen kerichek chotet chekinyoen ting'oek chebo kipkaa alaa chebo timin alaan keboishen chotet chebo sipitali neiwendi chito sipitali ak kobokekonin kerichek chotet chebo ting'oek ak iibu inyoilukui alaan ibebalate chebindoronik ak iibu inyoiyo ak iyee sutek alaa iyee beek chotet chekokinde sokek ak tikitik asikorurio ak kobit kerichek chotet chekinyoen ting'oyot.

Boisionik chemokotin koyai boisiek ak kwonyik kosipkee ak kipgaa en kokwenyun ko boisiet notet nekibo keny nekii suldoen kwonyik ak boisiek en kokwenyun kit notet neimuch kosuldaen icheket ko kou yaetab tumdoo, kasisiek chebo korik ak chebo kokwotinwek cheimuch kosuldaen icheket kit nechamat alan kit nekiyoe kwonyik ak boisiek en keny alan en kipgaa ko kinotet ng'alek chebo tumwek kii en tumwek kokiyoe kwonyik chechwak, koyoe boisiek chechwak agichek, ki boisiek ko kiyoe tumwekwak en bukonok alan borosten yekokitobonji icheke asikoyai tumwek koyochi lagokwak chotet che werik konet olekisoptoo akonet oleimuch kosetitaa chito ne muren ii konyorchikee tuguk anan konyorchike malik inendet kokosip kit nebo kipgaa ko kit neu agichek kwonyik kiisuldoen tumbanywan konete lagokchwak che tibik akobo atebetab nekebye anan nekibure en korikwak.

Nekibo ng'echeret en koot neking'oten ng'otutik en oleobunu konotet nekikikuren songo nekisuldoen boishonik chekikimokying'e en olobunu kou kotech oratinwek elekibiren kura sikulishek ak kasisiek alak chekisuldaen inendet kouu koropta rabinik koityi biik chemiten kokwotinwek ak sikokoito basarishek en sukul koityi kipsomaninik chesomondos en sukulishek chebo barak, sekondarishek ak praimarishek chemiten en olobunu, kasit akee nekkisuldaen inendet ko koib sitimok koityi chitukul en kokwotinwek lakini inendet ko mokiwekyi ng'echeret amun mii kasisiek alak chemaisuldaen inendet ak ko en olinyonet ko chito nekakonam ng'echeret komakai koketyi, yoon kakonam kolang'uneng'e ak koyochibik kasit ak yoon kibire kura nebo oeng kot kosom komokibirchin inendet ndab kakolong'uneng'e nekikokikochi ak kotoreten biik, so en olinyonet ko yoon kainam chito ng'echeret aketukul notet nebo ng'otutik alaan notet nebo korik cheking'oten ng'otutik ko kokotwo.

Atinye chito neiime bortanyin ago oleariptoi ko amwachini inendet kosuldaen ak kwam inendet kerichek che kakikochi en sipitali asikoribok bortonyin ak kobur komyeit asimakoime bortanyin. Nitet ko kararan mising yomiten chito anan yonitinye chito notet neiime borto neiribe koyoche ilenji koyai kit age tugul nekakimwochi en sipitali koyai. Ngotko kakilenji kolugui kerichek chotet chechiget en betut ko marakakilenji kolugui agenge en supui, agenge en lanchi ak agenge en langat koyoche kosuldaen kou notet. Ak yon kakotar kerichek chotet tugul, kolugui ak koger kole mawalak bortonyin ko imuch kowek inendet sipitali ak obe tuan asigerchige anan asibokiarorun ole imuch iripte inendet kot konyor chametab ke nebo bortanyin.